Eee ng'ato nyalo tudore gi Zuri mondo mi openj seche mag tich ee ee my safaricom app. Chik oyiene mar penjo.

Eeeh, aparoni ni jopuonje duto e piny Kenya osemanore maber tiyo kod gige somo manyasani nikech iyudo ni gige somo masani nyaka itii gi gige masani eka somo nya dhi maber ,Kendo mae osemedo ranginy gi mar puonjo nyithindo odhi malo nikech nyithindo bende onge tiyo gi gige manyasni nikech jopuonje tiyo kodgi

Gini konyo engima mar pile kapile nikech en orego mar suso. Okonyo oganda mang'eny suso bando magi kayo. Iyudoni kakeyo ng'eny suso ok nya bedo mayot kitiyogi lweti. Koro chunoni nyaka imany oregoni mondo ireggo bando kabandogi ng'eny mano bende miyo bandoni oknyal kethore kendo suso bedo mayot nikech orego seche matin torego bando mang'eny.

Kidwa manyo loso insurance ne chiayo ni, nyaka idhi iwinji, indikri gi jo insurance ni chiayo na ni adwa chulo ne insurance ma kamae. Uwinjru kata ni e dwe ka dwe idwa chulo ne chwayo ni pesa adi wa ma ka gimoro otimore ne chiayo no to giyudo kaka gichuli. Kusewinjoru kodgi to koro pesa ma uwinjru no ibiro chako chulo dwe ka dwe, en kamanao

E seche adek mosekalo, nyasi, jo jo islam timo nyasi mar Eid al-Fitr. um Wach machielo manyien en mana ni mikai noyudo

Tijni tijni ber nikech inyalo yudo keyo maber kipidho michele. Chunoni sama ipidho michele igenoni idhi yudo keyo maber sama ipidho michele. Tokiyudo michele mang'eny ok inya chamo michele mang'eny chuni ni nyaka idhi tomonde ibiro uso michendigi. Kiseuto michelegi ibiro yudo pesa pesani nyakonyi timogo gik mang'eny mopogore opogore ok ochunoni inya ma chamogi kende moko inya usone epinje maoko.

Gima aneno kae aneno pi. Pigni aparo ni en pi mar maipidhe rech. Nikech ng'ama ochung' e iye, chalo ni oketo gik ma rech ma opidh e iye nya chamo kata muya maber ma rech mantie ei pigni nya konyo, nya chiemo. Kende bende aneno alwora mar pigno, ka yiende nitiere. To en bende en pi mokuny. Manyisore niya en pi mokuny. Pi mokunyni okunye mondo inya pidhe rech e iye.